Ee kanyor ainining'o ilomon lenkutuk ang'. Amu kaibung' aitobiraki. Nitoki si aku, kaning'u aitobiraki. Nitoki aku, kaelewa imbaa kumok nagira aasa te Kenya nalulung'a.